Atijing'a inkopisini esirkali agira aing'oru ereteto naa atijinga enkopisi e mca le ng'op ang'. Naa tenajo mca naa olaitasheki naa ward e kiek onyokie. Atjing'a agira aing'oru bursary paaret tenkiisuma aai e university, ilarin aare otigiroitie, agira apa aing'oru iropiani bursary o nkeek tomom oimiet mpaka tikitam paatumoki naa atalaa nena ropiani paatumoki ashomo dukuya te nkisoma ai. Ina opisi e sirkali atijing'a agira aing'oru eretoto, nainoto apa ina reteto.

Ee. Kanyor ainining'o ilomon tenkutuk ang' oleng' amu kiata radio stations enkutuk ang'. Na kanyor ainining'o ilomon amu kejing' atua. Kelimu ilomon liatua nkishu, kelimu lomon lenkop ang',na lomon laidim ah atujurro nayiolou ajo kanyioo nagira alo dukuya tenkop ang'. Kaji ikununo nkishu, kaji ikununo iltung'anak, kaji ikunono ilchambai. Neeku, kanyor ainining'o ilomon tenkutuk ang' oleng' amu kaitodol ajo, ah kaitodol enaing'ua, naitodol ajo nyoo nagira aasa tenkop ang'.

ore naa eneiko apps enkisuma, pee eret enkisuma esukuul meisumata, inkera netumoki aisumata aitobiraki, ore sii duo tenaa keetae, amu mmikiata taa dii nena apps enkisuma te nkop ang' kake ore naaji tenaa keetae naa anaata aa keret inkera tenkaraki ketumoki atipika record enkisuma enye, ketumoki aanotito esiai yiang teineweuji ketumoki, ketumoki aanotito enkisuma nairecorda irmalimuni lenye. naa ketumoki aashom dukuya, ore eira sii duo aas marudio, egira aas enkisuma apa naisuma teda wiki apa natulusoyie, ketumoki ataasa nejia naa katumoki sii nanu ,ataa ng'eni, ketumoki ataas poki tokinaa keret ina pee eim intemat enye, nees esidai.